Picha ni temo nyiso wa chal mar gweng' moro kata aluora moro e piny. Mokwongo, e picha kaendi wantiere kod got, mano mantie mabor kabisa, ma nyiso ni ka endi en kama oting'ore. Eka bang'e to pichani endi to pichani be otemo golo bunge kata kit yiende mopogore opogore, ma yudore e aluorani endi, eka etielo machielo, waneno kaka ji odak e aluorani, kaka ji odak mopogore opogore, kata mokere okere, jomoko nitie pith makocha jomoko nitiere e pith makoni, eka etielo machielo wan tie kod kaka gode opogore kod aore nag'iso ni pith moro ni konchiel then komachielo be pith nitie, kae to diergi opg kod aora kata kama pi ringe. Koro ma en aluora manyiso kaka ji odak, kit kaka yiende otie, to gi kaka oting'ore kata kaka entiere kod aore.

e mokuong'o ka waneno ,wantiere kod puodho mopidhie bel ,to bl ni kik kaka ogole kata kaka picha gole nyiso ni ndalo ne mag keyo oseromo,e tielo mar ariyo wantiere kaendi kod jogo mawuotho ei belni endi kata e puodho ni mar bel ,to sama giwuotho niendi nitiere gik ma gitemo timo ma opogore opogore ,eka ginyalo bedo ni gikayo bel kata nyalo bedo ni gingiyo chal mar el kaka otimo, samoro onyalo timo marach kata onyalo timo maber, kata gichalo jok mawuotho ei belni endi mondo mi ging'i kit weche ma opogore opogore manyalo wuok kaluwore gi pith mar bel eka wantiere kod ka eni gi bandera mano ma ochungi manyiso kodhi kendo yango ni kodhi mar bel mopidh kae ni en kodhi maber kata en kodhi aina mane manyalo bedo maber kopidhi e puodho

Ma en andike ma ondiki e otas kata e nengni mago ma inyalom keti kuonde maji wuothje kata majikale kata majibede kamaji nyalo riwore mang'eny. Andikeni eri en andike andike ma oketi kata ma owur mondo mi onyisji ni maendi en duol maochung' ne jogo man tiere kod ng'ol ma opogore opogore kata en duol mano m,ochung' ne ok matiere kod tuoche mag ng'ol mag kit dhano kata mag chwech dhano. Koro maendi nyisoji ma onge kod ng'eyo mondo mi ong'e ni duol makedo ne ratiro mag jogo man tiere kod ng'ol bende nitiere nyalo yudore kamoro mana kaka inyalondike kendo igore to idhi imuone kamor kama ji kae koro sama ji kalo to ji nyalo somo kendo ng'eyo ni kanyo nitiere kama inyalo ked nitiere joma ochung' ne ratiro mar jogo mantiere kod ng'ol ma opogore opopgore.

Achiel en ni ma endi en ot mano ma oger ka itio kodo matafari, kuoyo kachiel kod simiti eka bangg'e to oketne dhot mano mar chuma. Tok mano ondike kod rangi mano ma opogore opogore, rangi marakwar ma okiko kod rateng'.Andika ni endi temo lero ni ka endi iuse gigo makech kata mamero jii, gige math ma opogore opogore. Koro manyisoni ma endi onyalo bedo od math.